Aai, rĩu rĩ na nĩ ũkĩũĩ guitũ nĩ nagũkũ Kandara rĩ kĩndũ gĩkĩ ti kĩoneki niĩ ona ngĩrora rĩ niĩ tiga remote ndĩrona nĩ ya HAK arabu kacoketi gaka rĩ ndikĩũĩ kana nĩ ka WIFI ĩhĩ nĩ ka ĩriũ. Koguo kũmaanica rĩ ĩno nĩ ĩriũ nĩ kanyamũ ka ĩriũ na ĩno nĩ remote ya ĩĩ nĩ ma guitũ nĩ ĩhũthĩkaga mũno tondũ gũtikĩrĩ mũndũ ũtakĩrĩ TV ha remote nĩ ĩhũthĩkaga mũno. No rĩu haha mwena ũyũ wa ĩriũ kanyamũ gaka rĩ, gaka ndakonete nagũkũ ũguo hĩngo ndarĩ Nairobi. No gũkũ gwitũ rĩ nĩ mũndũ agatheca mũtĩ harĩa nja arabu kũrĩa igũrũ rĩ ndegukinyitithia ĩriũ yake. No rĩu maũndũ-inĩ maya atĩ anga gwĩkĩra ĩriũ rũthingo-inĩ aca gwitũ gũtirĩ maũndũ macio gwitũ nĩ ĩriũ ũthecagĩriria mũtĩ nja ĩkambata okũu igũrũ handũ nginya ũramĩthiũrũrũkia.

Nĩ harĩ bata ĩ, tondũ nĩguo andũ makĩhotaga kũmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, nĩ andũ nĩ mahotaga gũtheremia ndeto ĩrĩa ciĩmatũra marĩa mangĩ matarĩ. Haha nĩ ndĩrona ndiũĩ kana twamwĩtaga Ndinda, Ndinda endaga gũtwĩka president wa Kenya. Tarĩu rĩ he ũrĩa ekuga augĩre kũndũ ta mombatha na niĩ ndĩ wakũ ? Ndĩwa kandara ngũmenya atĩa, rĩu nĩkĩo hagĩũkaga amemerekia a mohoro makoya ũrĩa auga, magatũma andũ arĩa othe me Kenya magakĩmenya mũndũ ũyũ rĩ, auga atĩa na ekwendaga gwĩka atĩa na ekugaga atĩa. Nĩkĩo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno atĩ nĩ tũhotaga kwaranĩria tũkamenya atĩrĩrĩ mombatha rĩ, kũrathiĩ na mbere atĩa. Ĩtũgakĩhingũka meceria tũtige gũtũra handũ hamwe oro ũguo ta andũ matakĩũĩ.